ekitur ilmutaron. oiboyo enkare pemenap olmushele engira enkare aruko tolchamba, niaku ekitur ilmutaron niboyo enkare, pemenap pemenap olmushele lang, niaku ekiboyo olmushele tenikitur ilmutaron.

Ore terishata kiti enkare, na ekibung enkare nikishum to to toltanki lang, paaore tenkata olameyu, ashu tenkata kiti enkare nikitum aitumia ina are atipik atik atipik indaiki ang olchamba, pee etum aoto nikinyia terishata naririkino.

Kengasi apik nasari, ore peidip atotoni te nasari muda o wiki are neidapashakini olchamba pokin neuni. ore pee uni neoshi ilkeek tenetii emoyian natijingua atua olchamba, atua olchamba, ore peidipi naa ore peindipi nianyuni ometa eoto nenyae.

Ore sinkirr naakee kimir nataasa nanu ena siai nadupore, natum mpisai naterewue nkera ainei sukuul, neeku atudupore nanu sinkirr oleng' naa endaa sidai.

Ore sukuma ospinach na keuni, na kebukokini ninche enkare, teipa nebukokini tedekenya, eton etu metiii engolong na enkitumia ekinya sukuma terishata pooki tenkata enkirobi otenkata olameyu, ore enkata nashaita na ekinyia iyiok sukuma ,niaku kitudupore iyiok sukuma, nikitudupore spinach,

Ketii ilpaipi lekintumia oreu opik emukunta enkare akitiakiti nemeya enkare sapuk, neaku ekintumia lelo paipi ninche iyiook kintumia apik elchamba enkare.

ore inkabilaritini oo ndaiki nauni, naa kesioki aitodolu olbulabul onkabilaritini nauni naaok enkare sapuk o naok enkare kiti. ore naok enkare sapuk naa teniun naa kesioki aae, neituraa imbenek kake ore nemeitumia enkare sapuk, naa iun ake nebik enkata naado itu eeku keyieu enkare. neaku ore naitumia enkare oleng' naa keiteru ae ninche.

Ore oreyiet lenkare na sapuk ninye ,na keruko ore inkulie ariak, na ketii inkariak nashumi petumiyai tenkata olameyu, apik abukoki abukoki indaiki olchamba, ore oreyiet, na sapuk ninye, na kenap ilkek sapukin, na keruko,

ketii indaiki naitumia enkare oleng', te enkiremore, netii indaiki nemeitumia ninche enkare. neaku ore ingira oltung'ani airemisho, ketii indaiki naitodolu ake ajo keitumia enkare sapuk netii nemeitumia enkare sapuk.

Ore enkare nabukokini olchamba tenkata enkiremore, naa kelo na kesha, netum olchamba enkare. Nelo na ketii enkare nashuma toltankii, nitumiai irpaipi apikie idaiki enkare tenkata enkiremore.

Ketii iltooi ooitumiai linyang'u oltung'ani tolduka, nilotu aitumia apikie ilchambai enkare, naa kitobiraa enkare amu ore eneikunaki egira abuku naa kebuku enkare kiti neaku kitobirari enkare

Ore enkoitoi naisul nabukokinyeki ilchambai enkare naa irpaipi kulo oado naa keeta keeta naudot neeku kebukoki ilchambai enkare nemeitayu enkare sapuk neeku kitobiraki enkare. Netii sii kulo toi oinyang'uni to sokoni nae ilotu abukokinye olchamba enkare, nemibukoo enkare sapuk. Neeku kitobiraa enkare tolchamba loltung'ani.

Kore tolchamba lai naitobira ewueji neibok enkare naibokie enkare niaku meitoki enkare sapuk alo tolchamba atuturo ilmutaron neaku keibok enkare tolchamba lai mmh naakeret iyiok metaa meitoki enkare sapuk aibukori tolchamba.

Aitumia irpaipi oodo oota ina udot aoshie enkare metabai iwuejitin eshumata tolchamba lai neeku ketum olchamba lai pookin enkare.

ore oshi tenesha ,na ekingamu enkare eshaita, nikipik iltanki lang, nikiosh ore peyie nguar ,nikiosh ina are nikibokiki olchamba lang pooki niaku ikintumia ilpaipi, abukoki enkare olchamba pooki.

Ore tenkata olameyu, naa ekiturr isilankeni, oogut, naa keshum enkare sapuk tenesha, neaku ekitum enkare tenkata olameyu nekibukoki ilchambai lang' nemekintoki aanyamalu.

ore tolchambai sapukin.na enkitumia ,ikintumia ilpaipi, abukokinyie ilchambai lang enkare, na kitobirari nakata enkare, na kisul ina oitoi amu, ketum indaiki ang enkare tenkata tonkatitin pooki.

woore enkoitoi natumie enkare edukuya naa enenchan amu enesha naa ketum ndaiki ang' enkare woore eniare ekiata yiook emashini naa ekintumia inaa mashini abukokinyiee indaiki ang Enkare tenkata pookin

ore enkoitoi edukuya nadolie ajo kisul enda natum tolchamba lai, na kadumu mm olchala nabukoki olchamba lai eton etu airem, ore paidip atubokiki na kitopir oshi olchamba olchala oleng, niaku ore pebulu endaa na kesulu endaa nabukokino olchala alang endaa nemeti olchala ee olchamba liremo niaku kisaidia olchala oleng aitopir endaa.

ore entoki naisho menoti mboshoo sidan ena enapake nanyita naa enchan tenetum imposho enchan sapuk olchala, tenebukokini olchamba eton etu esha, niremi niremi aitushul onkulukuok olchamba, kisho mbosho metopiro nepuku imbosho sidan ombosho kumok tolchamba.

Ore olaingange na kitodolu enkabila endaa nauni amu keya nitodolu oloingange ajo keti enchan sapuk nelo nitodolu ajo keti enchan kiti niaku nakata itumoki oltungani atayiolo enkabila endaa niun tolchamba lino, elo niun endaa sapuk ,ashu enkabila endaa naidim atubulu te nkare kiti ,we naidim atubulu tenkare sapuk tena kesha ina rishata enchan esapuk .

ore enkariano nasuji na kitumia oltungani ilpaipi apikie olchamba lenye enkare, na ore lelo pipi mibuko oshi enkare sapuk kitayu tonkituti audok niaku ketum olchamba lino pooki enkare nemitoki enkare ainyialari,

ore entoki nayau ometa ijio kiti endaa nanotoki tolchamba, nanotoki tolchamba na tena osoit enkop niremo, keisho endaa meeta kiti metupuku tolchamba noto endaa kiti tolchamba, etoki si akuu tenetu etum e e olchamba lino enkare na kiaku mitum endaa sapuk tilo shamba ore si enkae elelek eti imoyiaritin olchamba, nitum na endaa kiti.

ore inkuashen naun, na onoshi ake kwashen e kawaida nayieri tendaa, na kanyorr nena kwashen amu, idumu niya sokoni nimir, nitum iropiani, na kelek si enkiremoto onena kwashen niaku nena kwashen nanu anyorr alang ingulie kwashen.

Ore enkibelekenyat oloing'ange, naitadotie inkibelekenyat oloing'ange naitadoitie endaa natumi tolchamba, naa, enkata nati enkolong oleng sapuk ,mitokini atum endaa sapuk ashu enkata nadungitoi ilkeek kumok. mitokini atum enchan sapuk. niaku kifaa neuni ilkeek kumok na keyau lelo kek enchan.

kaingoru ilkeek oitobir ilnyanya lainei, napik enkare, naia nepiki olchamba lai, meeta keponu ilnyanya kumok, atumoyu, baada enkiremoto olchamba lai, niaku kaingoru ilkeek orieki ilmoyiaritin nangira aisumbua olchamba, nairem si olchamba naun vile nenarikino peuni olchamba lo nyanya na kilepunyie nataka tumoto olnyanya.

ore nanu ena olairemoni kenarikino, nabukoki olchala olchamba lai eton etu airem, nenarikino si na ore ntokitin natuno tolchamba nabukoki enkare nanarikino nebukokini, meeta kayiolou ajo enotitoto kuna daiki ainei enkare naitosha, nainyiangu si ilkek orieki imoyiaritin, tenetijinga atua olchamba.

ore indaiki sidan naunoyu na ilpaek amu ore tenkata olameyu na kidongi ilpaek nitainyieki enkurma eunoyu si imposho, amu keeta biashara sidai tolairemok lo mbosho neunoyu si impuka nainosi ena sukuma, spinach ,keunoyu neunoyu si ingwashen amu kemiri netumi ninye ropiani niaku keyau iropiani atua ilmareita,

ore empolea ontare na sidai na kitopir inkulikuok, nisho si endaa metoisho aitobiraki, niaku ore emolea ontare ,na kisidai alang ononkishu, tenitumia ilairemok apik ilchambai lenye tenkata enkiremore enye kitopir endaa, na ketumi endaa sapuk.

ore tenaidip enkiremore na ore pebulu enda mm na kairemoki nanu endaa katitin uni, meeta kayakikisha ajo mitoki eria atii namitiki endaa ebulu ashu naitasas endaa, niaku ninye nanarikino, kenarikino niremokini endaa meeta metii intokitin naisumbua metii eria olchamba lino, na kebulu endaa sapuk, nitum endaa sapuk nitum si endaa napir tolchamba lino.

ore enkoitoi nanare, na teniremokini endaa katitin kumok, meeta metii eria namitiki endaa ebulu, nebukokini si ina daa empolea, na kitubulu nakata endaa netumi endaa nanarikino tolchamba, neishori si enkare nanarikino ankare naitosha na ketumi nakata endaa nanarikino tolchamba.

ore enkoitoi nanare na teniremokini endaa katitin kumok, meeta meti eria namitiki endaa ebulu, nebukokini si ina daa ebolea na kitubulu nakata endaa, netumi endaa nanare tolchamba, nishori si enkare nanarikino enkare naitosha na ketumi nakata endaa nanarikino tolchamba,

ore ereteni laingor angira angelu inkaitubulu naun tolchamba lai na kaigorr enchan tena ketii enchan sapuk natumoki ategelu inkaitubulu naun, na ena enchan kiti nati, nayiolou inkulie kaitubulu si naun tolchamba lai naingor si enterit olchamba tena kisidai tena kenairemoyu enterit olchamba niaku ninche nanu ireteni laitobir olchamba lai.

ore pitumiyai impuka aunie ilmashungua, na ore ena kata ipikita impuka enkare ,na ketum sininche ilmashungwa enkare sapuk, niaku kisaidia impuka ilmashugwa ,metubulu te siokinoto.

Ore entoki aitanyamal irpaek empukunoto orpaek ompoosho nauni tena murua naa, tenaa kekiti enchan, amu kelo na kiti enchan tenamurua nikitii, na kitanyamal si iekenyi enya irpaek. Ore mpoosho na kenya maat, na kitanyamal oshi nena tokiting' olchamba tenakop.

ore eunitoi sorgum o cassava, na kepiki engumoto sapuk nepiki enterit ontare na kitasieku nakata ee kilepunyie nakata enkiremore e cassava osorgum tenakop niaku engumoto sapuk ifaa neturi nepiki si empolea ontare nebukokini enkare na kitubulu nakata tesiokinoto,

Ore oloing'ang'e, naa kelimu endaa natumi tolchamba. Etii enkata sapuk enchan toloing'ang'e, nitumoki atayiolo endaa natumi niun tolchamba lino, ore esaa naa mitodolu enchan sapuk, nemetumi naa endaa sapuk tolchamba to lairemok oiremo ilchambai.

kebukokini olchambaa mmm embolea neitubulu endaa na kitopir si endaa tolchamba lontungani niaku ore tenebukokini olchala waitushul wenterit olchamba netum aitubulu enda netumi endaa sapuk tolchamba.

ore naji enas enaku olministai ashu eministai na kaud inkariak toweujitin nemetii inkariak nailepunyie ntokitin enkiremore tolosho lekenya, na katoki si aishoyo ferterliza naiko meeta enotoki endaa sapuk tekenya mm naitoki si aishoyo emboleya ontare na kitukulu endaa tolosho lekenya niaku tenaku naji eministai na ntokitin uni nanu aidim aisho iltungana tolosho lekenya .

atekeswa nanu ilpaek kumok, anoto ilkuniani opishana na atipika apa atipika embolea olshamba lai eton etu airem, niaku kajo ninye apa nasaidia olchamba lai metopiro niaku ina panoto ilpaek obaneijia, niaku isaidia embolea olchamba lai itopiro niaku ina panoto ilpaek kumok tidia apa shan natulusoyie

ore ndengu nanyori ,na kebulu ena emposhoi, na keton ampaka netoyu neikesu olairemoni tolchamba, nepuoi aitumia ena endaa, niaku ina embulunoto endengu nanyorii.

ore oshi eton etu akesu enda na kayakikisha ajo kataa store napik enaduo daa tenaidip atekesu nalo olchamba aitayu ina daa nalotu alo nairangie tengol ena ilpaek nairangie tengolong naitoki adumu apik store tena mbosho na kaidongu ake sininche, nalo nagel natayu olchafu nalo apik store niaku neijia oshi aiko tenakesu nanu enda. ore ingwashen na kalo aturu napik atua olkombe.

ore ilpaek amu ninche apa atunoo ombosho ongwashen, nanoo apa ilkuniani lopaek opishana ninche anoto teika apa natuno, ore mbosho nanoto ilkuniani ile ore ingwashen nanoto ilkuniani ongwan, niaku ninche apa nanu atuno na ina apa enda nanu nanoto toikai are natunoo.

ore endaa naikesu tekila olari ,na kadumu napik olkombe, nayakikisha ajo kisidai ilo kombe isafi amu aorr na kaitarisha tenkata nairirikino niaku kapik ake endaa ai, aisudorie, ampaka naitumia, niaku kisidai olkombe oleng, ninye oshi nanu aitumia apik endaa ai.

Ore olpawpaw langira aitumia olpaipai nanu lanyorr atuno ashu latuno tolchamba lai na keji duap olpawpaw dorop, na kanyor oshi atuno amu, meyieu enkare sapuk na kenyor si ena kop amu ketii enkolong niaku kenyorr, na kitau imatunda sapukin oleng, likimir oshiake nikitumie iropiani nikidupore.

ore enyamali sapuk ningira aima na kelo nee ena mashini nikintumia nelo si nemetumi enchan tenkata nado, elo nelotu alameyu sapuk oado, aa tonpeshon nitoki kenya asha nelo si neponu imoyiaritin, niar ina duo nakin ang, ore duo eton etu itum oltungani ilkeek liarie enaduo moyian indipa aibulai tolchamba nemitiki enda ebulu niaku ina pematum endaa naitosha.

Kenarikino neirem ilchambai sapukin nifaa sii neudo nkariak too ilchambai lenye, paa ore enakata meshaita nemelau oltung`ani namna nainosie nkera enyenak endaa. Niaku kifaa niirem ilchambai lenye sapukin neudu sii nkariak.

Ore irpaek tenaidip atekesu naa kalua kang`as alua naitoki apik irkuniani naiken irkuniani laine pee metum mpusha ashu aa pee metum idero ainosa niaku kashum nanu too ilkuniani nalo pik store ai natumoki taisere aitayu irkutik kutik nalo aidong`oki nkera niaku nejia nanu aiko tenashum irpaek lainei.

Eeeh kaitumia oshi nanu oltaa tenkaji oo lukunguni aing`orishore, te kewarie ajo pee enelotu orpilis nesioki ilukunguni aadol. Neyietu naa ina kata naa atum atorishie orpilis ilukunguni niaku ina oshi pee ai tumia tenkaji oo lukunguni oltaa, niaku ina oshi pee ai tumia.

ore oshi inkoitoi naitumia nasuja padol ajo kisafi enkaji olukunguni, naa kaor nanu enkaji olkunguni napik inkuruon, na kabukoki si enkare kalo nabukoki enkare nairowua, piar payapayan, niaku kiar payapayan ,niar si ilpidila, enkare nairowua, niaku kabukoko oshi naor si ,amu kelo neichafua ilukunguni niaku kaor.

Ore ilmosorr layieu namirr naa kaing`or kulo sapukini nagelu apik nebo. Naitoki aineneng ilmosor tenaa koloo tepetayioki naing`utie apik kando niaku kaiposh olmosori amu ore paa etepetayioki olmosori naa ining egira entoki, ining entoki natii atua iposha. Kake ore pee eitu epetari naa miposha olmosori niaku kajurru ilmosorr lainei nagelu lamirr nairajie kulo oogirai apetaa.

ore lelo opik ilukunguni, neponu aimu nabo ejo kifaa nemir omosori obo esiana naje oropiani, na kisaidia ina kata ketum eretoto, eilep bei omosor tekenya

ore garisa county naa kepik iltung'anak ilukunguni naaji layers ,naayiu ninche irmosor. neeku ime inoo nkiri, irmosor ninche eyiu, naa kifaidika lelo tung'anak oomanya garisa kaunti. amu orpukel ilo. neeku metum iluknkuni enkijiape sapuk, amu orpukel, neeku ketii enkolong' ina kop. neeku kidim iluknkuni aatotoni, nitoboa maisha eina kop.

Ore enkoitoi nalikinye laramatak peesotu irmosor leitu eimiisai naa kaifundisha eneiko tenedumu irmosor aateneipang eelukungu alo anyaa indaa, ore pee eidip aitai irmosorui ,ore peiwang'a te weji netipika irmosoroi nilo akiti, nilo adumu ilo irmosori nilo apik kando niko aisudoo naa tenejo lukunguni matushukunye tena indipa iye aisudoii elado irmosori, neaku metumoki lukungui aiumisa enado irmosor.

Ore entoki nanyorrie iltung'anak ilukunguni e kienyeji naa kiidim ilukungunu e kienyeji aatotoni torpurkel niidim sii aatotoni tosupuko, niidim aatotoni tewueji netii enkolong', tenetii enkijiape neeku kidimu ninche naa kitau ake irmosorr kawaida medung' ninche irmosorr, neeku kitau irmosorr kawaida.

ore eneikoni pee etumi irmosor kumok, too lukunkuni? naa endaa sapuk eishori neishori enkare, nitumoki atasotu irmosor kumok te nkolong' too ilukunkuni. Neaku enkare we endaa ninche eishori ilukunkuni metaraposhoto.

ore elukungu nanyorr ataramata na ene kienyeji tenkaraki kitayu ilmosor, niaku kamir lelo mosor natum iropiani, niaku kaisaidia ina lukungu alaakinyie inkera ainei sukul ,natum inkulie maitaji yatua olmarei lai, niaku elukungu ekienyeji nanu anyorr ataramata amu kitayu ilmosor.

Ore endaaa naisho lukunguni ainei naa, kaisianga mashakwani oorpaek naisho lukunguniinei, naa keponiki ilukunguni oshi inkufu, neisho lukunguni aitobiraki neitayu mosorr kumok.

ore enkoitoi sidai naitumia laramatak lonkukui pitubul, biashara, na peshetu nkajijik sapukin olunguni neitobiru iweujitin nainosie enda, ninyiangaki ilikunguni enda ninyiangu ilkeek lobakie ilunguni tenemoui, ninyiangaki ninyiangu ambaka ntokitin naokie enkare na kebolo nakata biashara olukunguni tekenya,

Ore lukung'uni naayeng'i naake ifaa ninyang'akini endaa naijo mashakuani, nidong'okini minosa, nepikakini sinkir aitushulaki nenya naake epiru inakata ilukung'uni netum bei sidai toltung'anak oinyang'u lukung'uni. Neeku kitopir ina daa lukung'uni pii neponari enkinyang'a o lukung'uni te Kenya.

Ore enkoitoi sidai naitumia ilaramatak lolukunguni naa kepuo asotu irmosor te kila ewueji nepik elukungu irmosor, niaku kemanaa oltungani nelo asotu irmosor , nedumu aya aisudoo iladuoo mosor , nemitoki ina kata adanya irmosor ,nimitoki sii ainyiala irmosor, niaku kitegemea kaji egira elukungu ino aiki

Ore entoki naishaakino ning'or ilaramatak lo lukunkuni egira agelu lukunkuni napuo aramat, naa kiing'or ilukunkuni namoi pemegelu naamoi apuo aitushulaki inaata tonkang'itie. Neeku king'ori lukunkuni namoi pemegeluni. Ore enkae toki eare, naa king'ori oranki le lukunku. Amu ore elukunku sidai, naa keitodolu ake oranki lenye. Kitodolu ake elukunku sidai. Ore enaijo kikurrurro, na kitodolu ajo kemoi ina lukunku. Itokini si aing'or, orpapit le lukunku. Tenaa kesidan irpapit le lukunku. Neitokini aing'or, tenaa kebore inkiri elukunku. Tenaa mebore. Ore elukunku namoi, na kitodolu ake amu keeku nkiri, me meibung' inkiri taata osesen. Keeku meibung' inkiri osesen.

kepiki takataka enkaji oo lukunguni, pee eisaidia, tenaa kichafu duo inaaji enaa keshal enkaji, naa kisaidia aoku ina are natii enkaji ooluknguni. niaku kitoi, niaku safi enkaji ooluknguni, netumoki ilukunguni airaga enkaji nemeshal. neeku kisaidia takataka enkaji oolukunguni aok ina are natii.